Mi chii ne muren ne tononi, tindoi chepkulet ak swetait ne aruus. Mito kobirei simoit eng sang eng simosiek chekiche bo keny.

Koroi kobo kamanut eng biikab kokwenyu amu konye biik kotebiso eng oret ne nyalunot ak ne ititaat, kora komi rabiishiek chetoreti biik kokwalis eng dukoshek ak soket.

Ni ko risitit nebunu dakitari. Kasirchin chito negiguren Faith konyokwal kerichek ago kerichek choton kobo beit neterter. Beit tugul ko siling elbu somok ak bokol ak mut.

Ofisishiek chi kwowe chebo kokwet ko chebo kap chief kwamoche kosirwa baruet nyaipchi lakwet birthcertificate kora ko kwawe sukul kwomoche kotoi lakwet sukul.

Mi keutab chito netindoi pangoliot nebo kalaishiekab benderetab Kenya, keunoto kora ko kinam robiet, robiet nebo emet age, emetab Amerika.

Oratunwek checham keboisien ketemisien eng kokwenyon, kocham keboisien eunek eng mogombaik ii. Kitemisien kora eik eng mogombaikab eik ak kora keboisien terektok en mbarenik cheechen

Ialdoe siling ata Avacado, aldoe siling tiptem, matos itilwa iman koek siling taman ii? maimukoske labda atilun siling mut koek siling taman ak mut, sawasawa kany aibe siling taman ak muut kongoi.

Mikanetisiet nebo temisiet. Temisiet negiboisien traktok. Ago mi bik chechang chekabwa nyogo kenet ako michito ne inete bik agobo kabatisionoto

Mi chito ne imioni mising ak kagimuut konyo kinde moshinisiek chebo Intensive Care Unit. Ukele imiani chichi mising ak komuch kome nda kosop.

Kinyoi bik chetinye mnyenwek cheter Ter en sibitali ak kora bendi chepysok kosigis ak kikoji lagok vaccine

Mi chepto ni kikerer met ako mabaibai, toku kole ibwoti tugun chechang amu tindoi chaik eng kikombet ako maee.

Korok komi chii nekekure Kipchumba Murkomen, inendet ko ki eng tai ko ki senetor nebo Elkeiyo Marakwet, lakini ki badae kekoch boisiet koek minister nebo interior kora komito polisiot ni kitononon ako tindoi bundukit ,chicho kobo kamanut amun kasinyi ko kokon kalyet eng kenya.

Koroi Kobo kamanut kabisa eng kokwet amu yo kaimian chito ako moche ketesyi korotik, kosikyini kikoch korotik eng haraka amun kingen kele ine kotindoi korotik anchocho.

Achome boisioni mising amun ngawe yuto anyoru asoman kitabushek che chang ako che terter anai tugun chechang, kora komuch agot anai tuguk chetesetai eng emet amun kinyoru agoi kazetishek eng orit.

Mi kandoindet netogu kole kolewen biik sikotoi kazinyi nebo office, kinam baipolit ak konde barak togu kole murtoi sikotoi kazinotonyi nebo office.

Korok achome boisyoni amu achome apire picha